Ka ng'at manyiewo gimoro ooro ywak e mbui, to ok oyude kokalo kuom imel. Abiro ng'ado mokwongo ni ywak no ooro maber, kendo abiro ng'iyo ka ng'at ma ng'iyo gimoro oseyudo ote mar ng'ado bura. Bang'e, nabiro nono chendro mar ng'ado bura monda ne ni weche mane ooro ne oketi e rekod. Kendo ni weche mane ooro e mbui ne oket maber. Bang'e ne natemo fom no kuom oro ranyisi mar ywak, manda ne ka be imel osechako. Ka poni imel okochop okochopo, abiro ng'iyo folda mar spam, abiro ng'iyo ni adres mar ng'ato ma ooro e imel no oket maber. Kenda biro ng'iyo filta moramora mar imel kata weche mag tero imel. Bende nabiro nono gik moko duto mane itiyogo kata gik mane itiyogo e loso gik moko gi wegi. Ka osefwenyo wachno, abiro loso kendo keto okenge mag rito gik moko kaka ndiko ywak ko konde ma moko. Kendo keto gik ma ji nyalo ng'iyo. Mogik ne, abiro nyiso japur ni ywa gi osechopo kendo akwayo ng'uono kuom dero.

Inyalo ng'eyo weche mag gik machon kod kit oganda kata chenro mag oganda kuom dhi eute keno, dhi e chokruoge mag aluora, kendo ng'iyo ute somo kata kuonde maji oting'oe gik machon. Luwo weche malandore e pinyno kod mbui mag mbui bende miyo ibedo ging'eyo matut ka idonjo e chakruoge mag puonjruok kata limbe kendo wuoyo gi jodongo kata jondiko mag weche machon. Mago nyalo miyo iyud ng'eyo matut kuom gik mag aluorau.

Achiel kuom kuonde maji ohero limo e Garissa kaonti en kar ng'iengruok mar jiraf mar buor bur algi mantie madirom kilomita abich nyanduat mar boma ma Garissa ka bedo maji ritoe ni nitie winyo madirom one thousand kaachiel gi lee mamoko mag bungu kaka winyo madongo mag kik winyo madogo mag kik kod winyo matindo mag kudos ka bedo malerno miyo jolendo thuolo makende mar neno lee mag bungu e aluora ma ng'ato nyalo ng'iyogo gik moko to bende gikonyo e tich mitimo mar rito lee mag bungu.

Got mani Kenya maywayo welo mange'ny ahinya, en Mount Kenya, kaka got mabor mogik e piny Kenya, kendo en godno mar number mogik e Afrika bang' Kilimanjaro, got Kenya en kama jo limbe ohero ahinya, otingo' gana gi gana mag jolendo ma wuok e pinje mamoko kod mawuok e pinje mamoko higa ka hinga, nikech gik mabeyo ma nenore e got gik ma ngi'ma mathoth kod yore matek mag lwenyo got no.

Mondilos chai ma nigi chak, chak gi chwako okombe mar pi e sufuria. Ka osechako ng'injo, medo ojiko achiel nyaka ariyo mag gi mag it chai, kendo iwe mondo owang' kuom dakika matin. Kaluwore gi kaka idwaro ni chae obed ma tek. Bang'e, pong' nus mar okombe nyaka okombe achiel mar chak. Kendi dwok gik ma oriwgo mondo owang' mayom. Inyalo keto sukari kata gik mihero ma miyo ng'ato bed gi ng'ich ka pod owang'. Bang' ka chae osebedo ka oriwore maber, kendo osebedo maliet, ng'ade okombe mondi dwok oko oboke mag chai. Bang'e, ng'a ng'ad ne kendo ng'ad chae milose ot ma nigi chae.

Chak gi ng'ado karat, kendo ng'ado nyanya kod cucumber obed matin. E bakul, riw karat mowang',nyanya mowang',kod cucumber kanyachiel mosmos. Gol ng'injo mag tong' kendo ing'ad tong' mowang' kaeto iketgi e alwora mar salad. Mogik, ng'ad avakado kendo iket ng'injogo e bath salad. Inyalo medo chumbi matin, apilo kod gik mihero ahinya kidwaro. Kaeto inyalo ketogi ka gin mayom.

Rabuon nigi nengo ahinya e alwora madakie, nikech en chiemo manigi gik makonyo e ringruok kendo ma ng'ato nyalo ng'iewo gi nengo mapiny, mamiyo ng'ato bedo gi vitamin kod teko madwarore. Kinyalo pidhiye kit lowo mathoth kod kit yamo mathoth mamiyo jopur mag alwora yudogi kendo konyo e bero yudo chiemo. Ka achiel gi mago, ng'injo inyalo tiyogo e chiemo mopogore opogore. Konyo ohala kod chiro mag alwora, kendo kelo thuolo mag tich e pur . Loso gik moko kod uso gi. Kuom duto, gikonyo e ngima kod yuto mar oganda.

Chandruok maduong' ahinya e chiwo thieth mapiyo e kuonde mabor kata maok yudo kony maber, en bedo ni ji ok yudo thieth e kinde ma owinjore kendo moromo kaachiel gi bedo ni onge jotich manigi puonj mag thieth. Kinde mang'eny kuonde ma kamago, onge gi gik madwarore, yath kod yore mag wuotho mamiyo bedo matek mondo ng'ato otim gik mapiyo ka gimoro otimore. Bende gik maok beyo kaka yore maok beyo kod yore mag tudruok ma ok nyal geno medo geng'o chopo mar kony mar thieth. Kaluwore gi mano, jotuo oknyal yudo thieth mapiyo ma gidwaro, ma nyalo miyo ngimagi obed marach ahinya kata tho manyalo geng'ore. Gikmakamago oriwre gi miyo bedo matek ahinya chiwo thieth maber e kinde mag masira e alwora ma kamago.

Mondo ibed gi akaont mar nyiewo mwandu e duka mar Nairobi, mokuongo nyaka iyier ng'at man gi oboke mar nyiewo mwandu mo diki nyinge e duka maduong' mar nyiewo mwandu kod duka maduong' mar nyiewo mwandu. Bang' ibiro yawo akaont mar Central Depository System, miluongo ni CDS kuom pong'o form maduarore kendo oro barupe kaka ID mar piny picha maromo gi passport kod oboke mar pin mar KRA. Bang' ka akaont mari mar CDS osebedo ka tiyo, owinjore iket pesa e akaont mari mar ohala kokalo kuom oro pesa e bang'e pesa ma ioro e mbui kata keto pesa e mbui kaluwore gi dwaro mar jalony mari. Ka akaont mari osepong' gi pesa inyalo chako ng'iewo kendo uso shares kitiyo gi mbui kata program mar mbui

Mondo iket gik manie e video e somo ma itimo embui, kendo ilos ng#eyo mar jopuonjre kendo loso giji, inyalo chako gi loso video machuok kendo maler mag puonj malero weche madongo ma nenore kendo ma winjore. Ti kod gik mopogore opogore mag puonj ranyisi kod ranyisi mag ngima. Adier mondo omiyi gik ma ipuonjori obed ma winjore kendo ayot winjo tiendgi. Kitiyo gi weche ma iye kod weche maiye, mano bende nyalo konyo echopo dwaro mopogore opogore mag somo kendo loso gi ji kuom keto gik manyalo miyo ji obed gi paro kaka penjo, penjo mag loso kata penjo mag paro matut ekind kata bang' video. Mogik keto video eyo makare, e somo duto, chakruok mar somo kendo ket weche madongo eyo machuok kata mondo okel thuolo manyien nyalo konyo mondo jopuonjre obed gi gombo mar somo, kendo konyogi mondo gibed gi rieko maber

NSSF tiyo kuom choko pesa ma ji chiwo dwe ka dwe, kuom jotend tije kod jotich, kata kuom jogo matiyo negi giwegi. Mabangé gichokore kendo gikete tich mopogore opogore, mondo gimed duongó pesa ma gin go. Kuom kinde, pesa ma kamago chokore e account mar ngáto ka ngáto kuom jo kanyo. Kendo bang' ka ngáto ka ngáto oweyo tich, ka en gi nyau mar ngút, kata ka ngátno othoo, ngátno, kata jogo ma yudo kony kuomgi, yudo kony, kata, kaka pension, kata chudo ma ngáto chulo achiel ka achiel. Gima NSSF dwaro timo en, miyo ngáto ka ngáto bedo gi pesa, kendo konyo gi e kinde ma gidongo, kata e kinde ma okginyal yudo pesa kendo.

Aora mar Tana, yudo pi mare ahinya kowuok e koth ma chwe e gode ma diere mar piny Kenya. Ahinya ahinya, kowuok e got Aberdare kod got Kenya, kama aoche moko riwore mondo olos aora maduong. Pi ma ngáto ngádo ma ok ngíew kamano, osemiyo aora Tana obedo gima dwarore ahinya e ngima ne oganda mani machiegni. Omiyo ji odak e alworane, nikech omiyo ji pii ma gitiyo go e ot. Miyogi pii, ma gitiyogo ei puodho. Miyogi thuolo mag mako rech. Kendo, konyo e rito lee. Bende, piny ma nigi lum mangény manie dho nam, miyo bed maber ahinya mar pur, mayuayo jodak mageno pur mondo giyud ngimagi, ngimagi.

Boma mantie e kind piny kenya gi Uganda en Busia. Ma dier ni nitie tong' ariyo mar tong' Busia Kenya kod Busia Uganda. Bombe ariyogi opogore ahinya kendo gitudore gi yo maduong' ma ng'ato nyalo ng'adoe, mamiyo Busia bedo achiel kuom kwonde ma ji donje e kind pinje ariyigo. Bomano tiyo kaka kar ohala maduong' ma ng'ato nyalo ng'ioe gikmoko, ng'iewo gikmoko kod ng'iewo gikmoko kendo manigi mwandu mang'eny kod jolendo makalo pile ka pile, nikech kama Busia nie kar ohala manitie maber, osedongo ba obedo kar ohala mantie gi dhano, kendo oseywayo jo ohala . Jogo matiyo e geche mag geche kod jo ohala kowuok e piny kenya kod Uganda. Nying' ma ochielno kod bedo machiegni mat town ariyogo nyiso winjruok motegno manitie e kind oganda machiegni e kind oganda kod weche yuto.

Chiwo thieth mapiyo e alwora madakie, inyalo medore kuom medo kwan mar kuonde thieth, manigi gik moko duto madwarore. Puonjo jotich mangény mag thieth e yor duoko mapiyo, kod loso yore, kod yore mag tudruok mondo jotwoo oyud kony mapiyo. Bende, loso ngéyo kuom kony mokwongo, kod yore mag tudruok mapiyo nyalo konyo jodak mag alwora mondo duoko maber e kinde manitie gik madwarore mapiyo.

E alwora madakie, kony makonyo e kinde mag masira kaka ambulens yudore kokalo kuom osiptal manie alwora, apis mag thieth mag kaonti kendo kinde ka kinde, kony makonyo ji wawegi. Kata kamano, yudo kony makamago seche moko nyalo bedo matin nikech kwan matindo mar ambulens manitie kod dwaro maduong',e kinde mag masira. Bende, yore ma ok beyo kod pong'o mag gari nyalo miyo kinde mag dwoko dwoko dhi nyiem, mamiyo bedo matek ne ambulens chopo mapiyo ne jotuwo. Kata obedni nitie pek makamago, itimo kinda mar bero kaka inyalo genng'o tuoche mapiyo kuom medo kwan mar gari kendo puonjo jotich mang'eny mag thieth mondo omi ji thieth e kinde mowinjore, kendo e yo makare.

Ka dine an e jatend thieth e gweng' ma adakie, dine atiyo gi yore thieth mag simu mondo akel ber, kaka bero yudo thieth, ne ji ma ni kuonde mabor. Duoko piny kinde ma jotwoo tiyogo e wuotho, kod pesa ma gitiyogo, kendo miyo, miyo ji nyalo yudo thuolo mapiyo mar yudo thieth gi jolony. Telemedicine bende ne dhi konyo e rito tuoche ma ok rum, e yoo maber moloyo, kokalo kuom timo nonro ma pile ka pile, kendo miyo jotich mag thieth, yudo puonj kod kony madhi nyime. Kuom duto ne dhi medo chiwo kony, duoko piny pong mar ji a osiptal, kendo miyo thieth bedo maber, kendo ma ngáto ka ngáto nyalo yudo.

Kaponi nitie laboratory mag kompiuta, kod yudo internet mano medo puonjruok mar jopuonjre ahinya kuom miyo gi thuolo mar yudo gik mathoth mag somo, miyo gibedo gi thuolo mar timo nonro ng'eyo somo mar dijitol kendo konyo puonjruok ma ng'ato ka ng'ato nyalo ng'eyo kendo manyalo konyo ng'ato ka ng'ato bende miyo jo puonjre chopo tich ma ochiw nigi eyo makare. Tiyo kanyakla gi jomoko kend bedo gi weche masani maduto konyogi mondo gibed gi nyalo mar timo maber esomo kendo ikruok ne jotich masani

Kuonde adek e piny Kenya ma thothne onge gi kuonde madongo mag limbe, kendo ma ok ngích ahinya gin kaka Wajir, aora Tana kod Turkana milambo. Kuondegi gin kuonde mabor ahinya, kendo ok gidongo ahinya e weche mag gedo mag limbe. Momiyo jolendo ok dhi kuno ahinya, kendo giketo pachgi ahinya kuom kit ngima kod kit oganda mani kuno.

Kuonde thieth mang'eny manie gwenge maoko, onge gi yore mag thieth manyalo konyogi ekinde mag masira, nikech pesa matin. Gik manyalo konyogi ekinde mag thieth okber , kendo onge jotich manigi puonj mag thieth, kod gik manyalo konyogi e kinde mag masira. Kinde mang'eny, gik makamago medo bedo marach nikech wuotho mabor ekind kuonde thieth kod bedo maonge gi yore mag wuotho manyalo uh geno. Mondo okony pinyno e tieko chandruok ni, sirkal onego med keto pesa e thieth mar gwenge, oket ambulance mang'eny kod gi mitiogo e thieth. Ober yore mag thieth, kendo upuonj jotich mang'eny makonyo e kinde mag masira mondo gineni jodak duto yudo thieth e kinde mowinjore kendo e yoo makare.

Kata obed ni ok ang'eyo mathoth e wi chiwo kony mokwongo ne jatuwo, ayie ni en gimaduong' ne ji bedo gi ng'eyono nikech mano konyogi mondo gitim gik mapiyo kendo eyo makare sama giyudo masira. Ng'eyo kaka inyalo chiwo kony mokwongo ma ng'ato nyalo yudo nyalo kelo lokruok maduong' e reso ngima. Geng'o hinyruok mathoth kendo miyo ng'at matuwo bed maber, nyaka chop kony mar jotich manigi lony. Bende miyo ng'ato bedo gi geno kendo dwoko piny luoro e kinde ma en gi pek. E gwenge ma jotich mag kony mapiyo nyalo kawo thuolo mondo ochopgi, bedo gi ji ma opuonjore i yor kony mokwongo, nyalo medo ahinya thuolo mar dak kendo yudo thieth ne joma nigi kony.

Jatich mag thieth nyalo jiwo ji mondo otim negi pim mar ayaki,e alwora ma ok ng'adne bura kuom neno ni tich mar timo pim en mar ng'ato ka ng'ato kendo ma ok ong'ere, ma konyo ng'ato ka ng'ato mondo owinj ni en gi arita kendo ni omiye luor. Owinjore giti kod dhok mang'uon, ma konyogi kendo ma ok ketho ng'ato sama giwuoyo kuom tuwo mar hiv mondo gibed bedo gi luoro kod wichkuot. Kimiyo ng'ato paro kapok otimnegi test kata bang'e, mano nyalo konyo ng'ato ka ng'ato mondo owinjo maber kendo ong'e kaka onego otim negi test. Jotich mag thieth bende onegi odonjre e somo mar oganda mondo giked gi miriambo ma ji ng'ado kendo gidwok piny ng'ur ma ji ng'ado kuom hiv. Kagiketo maler ni itimo pim e gima nyalore, kendo ma nigi ting' mar rito ngima maber, ka gigero yie kendo nyiso ng'uono, ginyalo loso gik mamiyo ji winjo ni gin gi teko mar rito ngima.

Aparo ni puonjo jotuwo kapok otim negi pim kuom tuwo ayaki en gima duong' ahinya nikech konyogi ng'eyo gimomiyo itimo negi pim. Dwoko piny luoro kod paro ma ok kare. Kendo losogi e chunygi mondo giyud dwoko. Ka dine omiya thuolo mar medo loso gik ma atiyogo e ng'iyo gikmoko kendo puonjoji, dina keto gik mathoth makonyowa neno, gik matimore e ngima mar adier, kod gik manyalo miyo puonjruok obed mamulo chuny, kendo mayot winjo tiendgi. Bende nabiro keto dhok ma itiyogo e gik mitiyogo obed mayot mondo ine ni ji manigi rang'iny mora mora mar somo kod ndiko nyalo winjo wechego nikech tudruok maler kendo manyalo tudruok nyalo miyo ji ong'e maber, dwoko piny ng'ur ma ji ng'ado, kendo ji mang'eny nyalo bedo gi gombo mar timo negi pim.